Ore tenadol ena na kadamu ngwesu entim latamo aboitare ltunganak neret olosho lang ayau lashumba loret arashubloitumiai ana enkoitoi natumiekibiropiyanu tenkop anga ashu tolosho lekenya ore enaabila ongwesi aa ekenyi oji nayok kutukie na kisidain amu kidim ninche atoboitare ltunganak meeta enyemali sapuk neaku kesidai ninche amu kidim ata akeretunoyu nidim ataa keboitareki metii enyamali .

Orebentoki nalotu ndamunot na eunore nemeya enkop sapuk kake enkop naidimi ataas enkiremore naidimi ataas telekki otewoi nemetii olchamba sapuk ore enkiremore na enkoitoi tenkop natii olorere kumok otenkop nemwkute eetae ilchambai oiremi neakubore enakiremore na keret lairemok lolchambai kutitik neaku anadolnanu enakiremore na kadol ajo ata tenimista oltungani olchamba sapuk na indim atuuno impuka nimtumia oltungani tiang.

Ore tenewueji na ltunganak ogira aboita negira airo netii logira akweni ore entoki naidim atejo na eweuji natumorw ltunganak oas esiai nabo airo netum erishata naboita ninche maate netum erishata naidim ninche atayioloroto ,neaku kesidai enabae amu kisho ilaasak lesiai metaa kidim atayioloroto nidim si ataretoto tiatua ewoi esia neaku ore tene na entoki sidai naidim nai i kampunini ataas.

Ore tene wueji naa oltungani ogira aas wiring neeku, kegira ninye apik, iwayai ositima enkaji. kelio ajo ore ena aji naa keeta ceiling teshumata. neeku kegira ele tungani, anyok aimunyie Kuna wayai atua ena ceiling pee etumoki aibungie ositima netumoki sii atipika iltai. ore enaa ena lioo naa ewueji nemkrishoreki. araashu ewueji esokoni ena wueji. neitoki sii aku kelio anaa enkopis.

Ore enasiai temurua natii nanu na etom mesapuk oleng kake ketii ake nena baa kutitik ore ena nadolta ore enasia na endungoto oloik lonkiek ore temurua aang nemekumok imbusheri naitumia enasoo ore enkumoi enye na loshi pangai sapukin eitumia aadungie iloik na tenkaraki nemesapuk enkinyanga onkirik ashu mesapuk enkinyanga ashu nemesapuk enabiashara onkirik neaku ore ldukai otii na kekutitik.

Ore erwwata ombaisikil i na kelek ore entirenye oltungani na indakunot emyenak angas ore piidim atiaki keon kidim neleku erewata embaisikil ore enkae ore peyiolou oltungani aibalansa amu ore erwwata embaisikil na pikontroli ake enda keji edukuya ore ake peyiolou oltungani aikontrola emda keju edukuya netumoki ninye aterewa mweta enyamali ore ake pimidim ai balanca ina keju edukuya arashu nemyiolou aterewa embaisikil neaku ore embaisikil na enkeju.

Ore enarata empira ompukunot poki nakisidai na kenyor osesen amu ore empira pooki piar oltungani na form of exercise oltungani ainenengire nintas osesen lino mazoezi metaa meton ake oltungani amu kear entonata osesen keret oltungani aitapash imoyiaritin ompukunot napaasha eimu emoyian esukuri eimu emoyian e pressure onkulie moyiaritin nayau tonata meeta esiai niasita

Ore tene nadolta enkibanda natii nkilani netii oltungani ogira aitashe neaku kaidim atejo kegira biashara aendelea ashubaasa tenewueji eeta eletungani nkilani ormufuloni namirita ninye naatika tenkibanda enye neaku ore enewueji nikidolta olamirani lonkilani omirita nkilani emutumba.

Ore ena na keeta enkipirta oleng amu ore orkishope arashubnkilani ninchop oltungani na kitoduaya empisha sapukbajo irangae neaku ore ena ana nadolta ankilani kuna na namiritai nangilani sidain naa teninchop oltungani ore empisha edukuya nadol ltunganak na ekindim ayanyita amu nkilani etipat na nkilani enkanyit neaku kesidai emasia na keeta enkipirta sapuk temaisha oltungani

Ore ena na kelelek enkinosata na kemelok sii ore enewueji na ketii irmayai netii irnyanya netii kachunbari nadolta si smokie ore tene na kekumok ntokitin naidimi ainosa ore enedukuya indim ainosa ormayai obo n aekiwoahokini ake nitauni ina shel ninguari inasaa eatua nedungu katitin are nepiki kachunbari katikati nekipikakini enkitibshumbi nilimu nikipikakini nitumokibainosa nejia sininye.

Adolta embenki naapasha ore embenki edukuya na kenya cetral bank aa kcb tenaalo ekedienye eshumata ore tenaalo ekedienye ekatikati nadolta cooperative bank embenki e cooperative ore enaalo ekedienye eabori netii Barclays bank embenk e Barclays ore tenaalo etatene shumata netii embenki e equity ore tenaalo embenki etatene ekatikati netii embenki e diamond trust ore tenaalo etatene eabori netii embenki e standard chartered